Rũkũngũ rwa thimiti rũtiagĩrĩire harĩ ũgima witũ wa mwĩrĩ, nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Ũndũ wa mbere rũkũngũ no rũrehe, no rũtũme mũndũ arware mĩrimũ ya gĩthũri, gũturagwo nĩ gĩthuri, rũkũngũ rũu rwa thimiti norũtũme ũkahingana maniũrũ, kũrwara kĩhoma, mũndũ ta macio. Nĩ ũgwati mũnene mũno rũkũngũ rũkũingĩrĩte nomenye ona no ũrware mũrimũ no ũkorwo ũgĩthondeka mathibitarĩ ũgakora mũrimũ warwarire tene, nĩtondũ wa wĩra ũrĩa ũrutaga. Okorwo nĩ ta rũkũngũ, nĩ gwaka rũkũngũ rũu rwa thimiti, rũkũa affect agĩ mũno, maũndũ ta macio.